olekyoito boisionik en korenyun kotiengee kasisiek kora chekyoe kou sai kesemberi bandek ko bandechoto kesemberi akindoo mbolea akakinde mbolea kerip kora kobek wikisiek aeng'u inyokewoshi after kokokewoshi inyokibisen kora mbolea kekeny iis korurio kityok terterchin kora boisionik chekeyoe alak kouyon marakwek kounotok noo kora kesemberi amuch kobwa kutik kesutet kora akwaikityok kou noto non tesetai boisiet kou notok noo eng oliep nandi.